Ore ena naaa iltunganak, oirorita oogira aipanka aalimu embaye naloito dukuya aa ormeitai arashuu elikioroto olomoni one oyieu nening iltung'ana pookin tenkop enaa temurua egirai aitankasaki dupoto ashuu enyamali peetum orkilikuai neyiolou.

enkitenenare ayieu eutaroto, we nkop sidai natii enkare, netii enkijiape.,amu meyiu kuna tokitin enkop nairowua. amu keyieu enkare, neyieu eramatata nadede. teilo tung'ani oyieu nees. kake ore ene tipat oleng naa enkariyiano we ngeno osokoni.

Pee intaarian niutaki nintodol enkiterunoto olikae oiterua nedol peeyiolou otipat ofaida natii enaduo siaai peetum oltung'ani atonyorai ataasa tenkariano etodua nenoto sii osokoni omiraki.

inkoitoi elaata tenkata empesa, anaa enkoitoi nasiokini aalakishore, nenap iltunganak too simui impisai enye. tenkaraki batisho ooltung'anak, oora ilapurok aashu aa ilaisimak, otii lelo kerengeti tenkaraki, natashare kulie kuapi, naapukunye lelo tunganak, neitumiyaae enkoitoi naijo ina naitelelk enkisudoroto, welaata esiokinoto oompisai teniyieu nilak. iasita biashara ashu igira aret arashu aisaidia.

Neitayu enkiteng'enare oo eutaroto neiteng'enisho oregie lorkilikuai lenkoitoi e media aa Tv arashu whatsapp arashu Youtube arashu a enkoitoi e Tiktok pee etum iltunganak kumok orkilikuai neyiolou tipat olturruri o endupoto natii atua.

Enetipat oleng ena siiai orkeek amu ore olchani naa keeta dupoto toltung'ani keeyau enchan neeta enkijape enye naisho oltung'ani neitobir oloing'ange tenkaraki enkijape naata neyau ormanyara oramatie sidai neeta irng'anayio ooyiu oonyor oltung'ani ooidim aitumiya ainasa arashua ataramatishore enaa ateshetishore.

ore ena naa enkipirta eramare oo nkishu, naba anaa enitegelua, aramat aok kule ashu amir kule, ashu anya nkiri, ashu aitobirie impisai, naa eramatare siidai naata dupoto oltungani, oiteng'enaki neyiolou tipat, we ramatata enenana tokitin naaji nkishu nisulaki too loshon kumok oleng le kenya.

ore kuna naa nkujit nauni pee eramtieki nkishu, ashu eramatre pookin oong'uesi yiang',pee eishori anaa edaa, arashu enkurma, ashu enkurma naidim oltungani aitumia anaa edaa. naa keyieu engeno ashu enkariyiano oltungani pee etum atareto neitubulaa.

ore ena na enkoitoi edigital, naitumia esimu naji ene smartphone ,arashu laptops ,enaa tablet, nadolie irkiliku, nijurie, niriwaa, nintankas intokitin inonok. ebiashara, ashu inesirkali. tenkoitoi nasiioyo oleng, netum iltung'anak pokin orkilikuai. naa enkoitoi sii natumorei. naidim iltunganak aitumia, tentumo oonkirorot, niriwaa irkiliku, oyieuni nesiokini aaning'tenaramatre e digital.

Kayieuu nadol enkop enkare naitubulua elee kujiita, okeek opiki ,peramati elee kujiita tenaa kankishu egirai apikaaki arashu enkaji epikitaii ,arashu aitobirie elee kujita onapitai ele tungani.

Woore eNAA naa orekiee lenkoitoi litumiee mpisaii eimu embenki itumiaa empalai naji ATM aitayu mpisai torekie ledigital tewueji pookin niyieuu eretoto oo mpisai naara linonok naa olchumati apa litipika.

ore ena naa eunore oo mpuka nainosieki enkurma, kapish okulie puka, naa ore kuna puka kisho olopeny impisai, neisaidia sii aisho olopeny impuka nainosie edaa tenkaraki nayieu ipuka nainosie orgali.

Woore enaa naa eramatare onguesi naji enkuruwe naramat itlunganak oyieuu nitobirr mpisaii temirata eishiuu, namirii nkiri tebusher woore enaa naa empukunoto engues naramat oltungani aishoo ndaiki peyiee petum aitobira enaa biashara enye

ibelekenya amu ore ena siai naa keyieu ormanyara oirobi, netii enkare, nepaashaa oloing'ang'e. amu eunore ena oonkuapi naisupuk, kake mme nkwapi orpukel. naitobie iltunganak ibiasharani enye, enaa enatumie iltunganak dupoto eretoto emaisha enye tena kop. najing'ena aitubului.

E`baiki naa entoki nagirai aalimu aitangasa to rekie le simu. Arashu oltung`ani loishinda en`dala naje niaku egirai aitodolu il message i te simu. Arashu orekie le laramata le simu egira enaa esiai naitelelek esiai, egira eliki oltung`ani olikae ajoki nena naa keibala pee etum atayolo, pee etum sii ninye ataasishore orrekie le simu.

woore enaa baaye naa orekie lenkoitoi ebiotisho naji SHA nalioo enaa asidaii tenkishui, oltungani tenkaraki oramatei lenkoitoi ebiotisho, oltungani hoo netii nkoitoi kumok hoo netii nkoitoi kumok nagira aitanyamalisho egiraii airegistaii nemegira aaku woore egiraii airegistai kake kesidaii enitobiri tonkoitoi pookin pee mitoki iltunganak aimaa ingolikinot torekie leramatare ping'orr iltunganak mpisai enye ning'orr ate olmareita enye

ore ena naa enkardasi nalioo anaa empalai esulkuul eilo oisuma. eingura ormalimui, naa ina pee idol olama le yellow oigero oltungani, netii oluhuri leina ampuni ashu leina sukuul. netii irkigerot olioo anaa ile mashini.

ore ena naa matankaso ebae naje nagirae alimu tenkoitoi orbala, itankasi anaa enkampuni naata ntokitin naayieu neitoduaaya, ashu naishootie aisho iltunganak.

wore enaa eramatare esiai etransaction naata tipaat dupoto oleng tenkoitoi edigitali otlunganak olootaana oloolakua naa riiwa mpiisai itii ewueji pookin netaa nitii netaa endung'oto oompisai nemesapuk.

oree na naa esiana, oolarikok, le bunke ootugeluaki toomuruan, oitasheki iltunanak te maendeleo. neng'oroo isipat, oyieunot emurua, eitasheki ake oltung'ani, emurua enye. alimu isipat enye ogorikinot ontokitin naayieu emurua telung'ata.

Ore ele naa olturrur le Nyandarua, county assebly, iltung'anak ootegelua emurua tekila enkutoto oltung'ani lenye, peitasheiki temaendeleo oramatare emaendeleo, temurua nabo otenkae, egeluni oltung'ani odua ramatare neng'oroo sipat olosho otegelunyeki. Nenare neramat neingo'rr iltung'anak terisioroto otesipata. Meing'orr aajo oltung'ani ele otiu enaje kake peitorisio terisioroto esipata oltung'ani.

ore ena naa eenkoitoi emashini naa kibelekenya tenkop ang tenkaraki ositima, tenkaraki inkuapi naamanya atua taon, naa keyau enyamali oleng'.tenkaraki metii ositima, naa enkop sii neme taon, nemeeta ntokitin kumok naayieu ena ramatare.

woore enaa naa esiaii nijioo enee calendar nayiolounyiee oltungani entariki neyiolou enkolong neyiolou olari wolnjukulini natii nkolongi aa wikii arashu lapitinin arashu naijioo nkolongi enkiyang'yangata oonkolongi esiai peitumiaa oltungani neyiolou eramatare onjukulini enyenak ombaa enkolong enye onewiki onolapa tonkimpakat oterisioroto wesiai enye pookin

Ore ena na kotini eshumata naduaya irkesim pookin lolosho le Kenya natii iljajii netii ilakilini netii orais le kotini naa enetipat amu keduaya sipat le ramatare e katiba we nkinyala oo iltinganak neyauu sii erishare ilo oota esipata woilo lemeeta neishori oltungani terisioroto ina enyee

Ore ena naa ebenki e sirkali naji KCB naapiki ropiani e sirkali neepiki oltung'ani pooki letonyoraye. Eisujurokie leutaroto ena benki. Reikore natii leng'osila enia kisaiyare .Nee netipaat eripii mpisai nitipika neduaya nepiik sii enkirisa shaati e faida ena mpisai enonok erishoroto emparanotoo esha naeyu empisai enonok.

ore ena naa esajati ooltungana oitengeni, tipat edijital, ombaa naas esiai te simu, arashu orekie ake ninye pookin lidim atayiolo igira aramatie kewon esimu, aa mpisai intayu te benki, aa esiai in intankas, arashu ae ake ninye, retoto pookin naimu esimu te nkoitoi eidigital, etaaniki iltungana too nkaulele, mintoki alo enelakua kake pee ias ake teina simu ino niata.

ore ena naa computer nanapita ntokitin pooki edijitali naa isum oltung'ani mousse, weniko pee esosion aigerisho itumia irkimojik lenyanak , otipat odupoto natii tiniyiolou ena siai , amu ekiteleliaki iwomonisho aomonu ilkasin nintang'as biashara ino, niripie intokitin inonok.

woore enaa naa eldoret taon nelioo enaa taon nasieki imbiasharani ong'arin osokoni ,onjukulini pookin emaisha oltungani egira ainguraki kewon entoki nanya arashu enaramatishore arashu enailepunyie enkishui enye tenkoitoi ebiashara

Ore ena naa technology enkoitoi e simu, ene computer. Oo ntokitin pookin naidim oltung`ani atipika neyiolou atushuma mpisai irriwaa arashu nkulie tokitin kumok naasi tenkoitoi e digitali. Naisosienie neitasioyo eramatare oltung`ani. Too ilkiliku pookin ooyieu oltung`ani neyiolou arashu, neiriwaa arashu neshum.

ore ena naponita dukuya orpolisi, nalio ana keegirae aibalie tedukuya olosho le kenya. naa ore erubata oorpolisi neeta tipat eduaya eseriani, eramatata olosho. neingor ibaa eyatua olosho, eitaasheiki eseriani, egilunore ilaruo, kulo ooru isipat, olo ouru sipat lelo kulikae tiatua olosho.

Woore enaa naa orekiee lendala loltunganak itoduaya endala olkuaak wolkereri temuruaa naaje naaeyauu dupoto neyauu enarikinoi onkitodolunot olkuaak lolosho lolkila orook,, tombaa naasita aapa itoduaaya tendalaa arashu tembaee ake ninye pookin naasitai apa itoduaya tendala arashu tembaee ake ninye naasita apa edamuni tokereri likae lemeyiolo litijingu imasaa kumok toloshon kuliee oponu adool enaa bae.

Ore entoki nalotu indamunot aainei naa sukuul ena ee university napuo inkera ashu iltinganak pookin aisumare neitengenientoki nayoe oltungani neeas peetum enkariano ina nayieu nees Tina kisuma eshumata ee university tenkitoi engelunoto nategelua oltungani tenyorakinoto enye ina maata nayiu neeku

wore mbaarikinot naitumiaii te masho enkiama tenkop ekenya naa enkiama napuoii inkopisini esirkali enkopis oldlsi nishori empalai lelo oemata wempalai enkiama wenekanisa wonearusi naibung'i ekanisa itasheiki olarikoni obo aitaduaya neishakenoo lelo aare ogiraii aibungiee te kiama peitobiru wolmarei wenkiama olkereri lolkuaak lemuru akeniinye natii iloo tungani aa ilmaasai arashu olikai osho ake ninye tolkuaak lenye neduaaya kiamaa shakenisho ilo rekiee lilo kuaak lina muruaa arashu iloo osho.

Ore ena naa eramatare sirikali enkisuma naje, nagirai autaaki iltung'ana aiteng'en oramatee o baya nayeuni nees oltung'ani aitorokie le dijital agiraa autaaki neterariyani neutakini.

Ore ena naa olkigeroto le nkoitoi e digitali too nkaadi naaje naayieuni nepiki orrekie le digitali. Leijo huduma namba arashu orrekie lenkitayunoto oo mpisai le inua jamii, arashu olkigeroto.

ene tipat ena bae temurua ang. tenkaraki ore ntoyie kidim aatas intokitin pookin naas ilewa, neeku keyieu, nitagoli sii ninche neutari, nibung'i nkaik aidimie nena duat enye onena naidim sii ninche aataas. neeku ore ntoyie, naa iltunganak oota golikinot naimaa toomuruan pookin. keyieu inkilepunoto we nkitagoloto.

Ore ena nelimu, nelio enaa orkilikuai oisumita olkitok loo lpolisi arashu county commisioner arshu ol D.O eimaki. Eisumita o ratioti o husu emurua arashu e lakunoto o losho, arashu nkatitin e holiday naatii. Naijo jamhuri day, neijo shujaa day arashu enkae olong ake naata tipat to losho le Kenya. Naa keeta tipat keyau iltung`anak te nebo neponu aaning ele kilikuai. Neyiolou ening ineimutua apa ninche o menotito e rikore, arashu elakunoto ashu, imbaa nayautua ninche aitabaiki enetabautua.

Ore ena naa orekie le digital egira orais William Ruto alimu tipat ontokitin nayieuni neasi eeimu enaoitoi e citizen elaata e sukuul o nkulie siaitin kumok nayieuni neasi torekie le e citizen enas enkoitoi rasmi e sirkali naaduariki eramatare o mbaa e sirkali

Ore ena naa olturrur le nkop naje, loo iltung`anak oitasheki olkuak eramatare ina murua. Nelio enaa eitobira osirua egira aimaki tipat ena siai enye, narikorie ilo osho. Ing`or lelo oonyamal o lelo oishankarra neutaki olosho imbaa naanarikino o naisho dupoto o naatumie maendeleo.

ore egira olakili oljaji aduuya ina ramatare teine wueji nitumiyae enkutuk eilo manyara. neduuari sipat, nejuruni ntokitin kumok. inkardasini oltonie. amu ore tenkitingoto naa kenare esipata oltungani oota.

aikilikuanu enetumieki iropiyiani, naomonu terisioroto orekie otipika. naing'oru ilaitashekinok, lelo kulikae, oota ropiyiani, aa inormushaara, arashu ooyioloi, oootasihore ilo rekie. nenyorari teina lototo anaa iltunaganak oisiligayu oowaita neshuku nena ropiyiani. torekie otiika iloopeny.

maata eng'eno kake woore enaa enadolita naa knec portal orekiee otemieki ntemat ningurayieki eiuplodady nidownoloady tesukuul nidool matokeo enkerai ino nanoto idipa entemata esukuul nisujaa telerieki le portal iyata entoki naji password neyieuu niira obo le lelo oishoro naarishata pe ebol inaa portal neyiolou natii inaa portal

Enetipat ena siiai amu keisho oltung'ani engelunoto esipata enye ewoshoto e kura nawosh oltung'ani kura negelu oltung'ani entoki nayieu enkisioroto esipata naata ninye enyororato enye onatoduaa ninye ajo keidim ayeu atoriko too sipat.

Eibelekenya enaa bae tenkop ang tenkaraki naa ilpaek kulo hoo netaii ilpaek onyorr erishata naaje netaii ilpaeek loorishat naaje, kake kibelekenya amu keyieuu enkop natii enkare neyieuu enkata enchan neaku kibelekenya amu kepiki enkop tenkata enchan, amu woore enkata nemetii enchan nepali petum aibungaii inkera nenap petumoki ayauu faida

Ore ilbenia layiolo naa olbene le SHA opiki irropiyiani olbene obo. Naa i register pee itum atipika irropiyiani pee kintaki pee kiramat te nkoitoi e biotisho. Niteng`enishoteki kake mme too iltung`anak pookin kake egirai aanyok aalimu too nkoitoi e digital. Naijo redioi naijo ntiviini o nkulie oitoi kumok naimu orrekie le digital, hoo netii golikinot kumok.

Ore olatemani naa ilo oishooyo esia naje nedol kaji eikunakini eeyasata ore olotemi naa ilo oishooki esiai pookin ake ninye neas nedoli enaikunaka eeyasata peedoili enkesha enye eina siai enetabaikia.

Eeeh ang'amaaa nena ropiyiani naing'or naramat naitubulu naibelekeny metaa keng'amaroyu tina murua natii metaa enilo rekie lina murua paatum aitumiya tina murua tenkitanyaanyukoto tenaa ine Tanzania neiriuni naibelekeny metaa ine ine Kenya naashishore torekie lenkoitoi nayieu ilo oosho.

Ore inkoitoi naa enkoitoi empesa, enkoitoi embenki naa ore kuna oitoi naa keeta dupoto amu kepuonu toloingange nemetum ilapurok nemetum lelo mukurani neseieku siii aabau naa ore orekie le garama naa eikiti tenijio aitanyaanyukie olino tenilo nena kuapi ayau nena ropiyiani.

Ore irropiyiani e simu naa kerrip impisai amu imelio, niteneneng enapata amu meiroshi tiatua esimu, nemelio ajo iyata. Nipang`ie mpisai too nkaik kake neas niaku to rrekie le digital elakishoi te nkoitoi misil nemedol iltumg`anak kumok. Laa yie ake oyiolo mpisai niata iyie te account ino e simu.

Ore ena siiai naa kelio enaa eunore oonkaitubulu naisho oltung'ani impisai neisho duputo enkishui eimu ena siaai naa keeta tipat oleng.

woore laat nairiwaa oshi esimu oropiyiani naa enkata nalakita ntokiting torekie lesimu tenkoitoi epaybill oo te till number arashu nambai oltungani netaa dupoto amu laak tenkop nalakua abiashara arashu ntokiting' ebiashara nimidumunye aaya nena ropiyiani

Etaaaa ene dupoto amu ore elakwa oltung'ani niriwakini iropiyiani aalak intokitin naayau ninye ashuu elaki tikit ashuu ilak intokitin ebiashara torekie le simu intumia nena ambai e paybill otill peeitum nena tokitin niyieu e biashara neeyau eripoto oompisai amu kebaiki impisai olopeny tilo oiruwaka nabo kata.

Ore ena siaai naa pee intobirr aiteru te esiai eunore ormanyarra sidai onyorr kuna tokitin, nimpalilia nipik enkare nayieu niing'orr enkata nanyorr ninche eunore enye pii itum aing'ura niramat niduaaya nipik irkeek ooyieu arishie ng'uesi torrok nainyial ena siai.

Metii ena siai enkop ang e kulo ng`anayio metii pii kulo ng`anayio enkop ang oitayu sapin. Kake tenikitum nikiyiolou maana o faida naa ekiun.

oore ina oitoi elaata oololan. natonyoraitie nkampunini pee elakie lolan, naa kesipa naa kesiooyo. enkoitoi esimu empesa we nkoitoi ebenki. naa kesipa naa kisidai naa keserian.

Ketii ena siai enkop ang naa keisapuk naa ene tipat oleng te ramatare enkiremore. Neitobir ltung`ani irropiyiani neita sii mpuka naitumia te ramatare o endaare enye.

Tenetumo iltung`anak neiregister te siana ina, amba nayieuni neomonisho netum impisai itesho. Bora menoto olturrur oiteru nepik in`duat o ramatare enye o naayieu naipirta entaisere enye.

Tenkaraki nemeiteng`ena iltung`anak kumok pee eyiolou ajo keeta irropiyiani naadumuni te mbenki ashu too ilturruri, eretoto natum oltung`ani ailepunyie biashara enye. Oh arashu eramatare oo masaa enyenak eimu nena pisai naasotuni te mbenki naishoori naitalakuni ematua kiti e faida.

Peunishoi, neiremishoi airem ormairikuoi enaa ormaisuri neramati neishori enkare naitosha neramati neitubuluni irkiek nitobiri naa keku neeku endaa neeku biashara.

Ore enaa naa bofulo enaa emukate nalo terishata naakeibelekenya tenairag eisulaki teneboluni tenkardasi metooko enkijiape akeinyiala kegolu neroyo naa keeyieu siii enkitabirunoto enabokata neyiu osokoni lenabo kata.

biashara orsokoni amu isilenu iropiyiani esile nayieu siniche faida enye nijo alo sokoni neeku tono orsokoni toonkolong'i nilau emponaroto oonaduo pisai , nepu eyieu olturur ,ashu ebengi ena duu faida ,ore teramatare inepu eyieu iloroi ashu irkinejik, nelotu olameyu neya ashu etu epiru neeku meeta faida.

nelotu idamunot aainei enkinosata edaa, wereten edaa nagirae aipanga. aapikikaki oltungani ashu iltunganak. amu ore ena naa edaa naipangaki esaa edaa. arshu tenkolong nagirae aatump iltunganak. eeta enapuonu aas.

Edupoto nayau lturrur naa keitutum iltung'anak kumok. Neetum ilchoretaa teatua lelo iltung'anak kumok onotere iltung'ani. Neetum sii ereshataa teng'araki netuurote iltung'anak tanaa lturrur neomonishoo neetum ropiani, amu ore nkampunini na mee ne esirkali o tenebo osirkali naa olturrur lo iltung'anak loiturrurote aishori mpisaii e silee arashu e loon arashu kuna naasotuni.

Ore ena naa enkomono oo ropiyiani e sukuul e shumata naji HELB niomonu pee itum aisumayu. Nemekintalak sirkali mpaka nidip nitum esiai pee itum ashomo atalaa. Naa keretisho aret iltung'anak alaaki mpisai e sukuul.

Ositima o ntokitin naitumia iternet nijoo mutantao o biasharanini naibung'are o kwapii buoo e Kenya o atua si Kenya. O ng'ule tokitin sapukin neijo wi-fi naa ninye iternet.

Eeh kaanyoraa, amu ore dijitali enkoitei edijitali enkoitoi nabo naaduareki eramatare o ropiani esirkali, naa kerekod neerorike needua iltung'anak pookin toobarakinot onkoitoi edijitali nijoo kompuyta arashuu transaction te kampunii e safarikom.

ore ena naa enkoitoi edigitali komputa naisumareki, naimu irekieyi loontokitin kumk laijo, kra ecitizen goodconduct, onkulie tokitin pookin naidim oltungani anoto torekie ledijitali, iutaki oltungani inkoitoi kumko, wesidano teniyiolou, tenitum aitankasa niliuyie ibiasharani inonok osiatin inonok. nidolie sii ntokitin kumok.

Inkiasin kumok natii esile naishoori toosimui netii sii esiai e eCitizen onkulie kumok e dijitali naitumia te esimu oo enkae e Social Health Authority, naaduarieki eramatata ooltung'anak torkijiji peyie etumoki iltung'anak anoto huduma e sirkali.

maata kake tenaing'orr wore ena toki naa entoki naji coconut nadol oshiake tosokoni nitu ayiolou ajo kainyio enkipirta naa kainyio enyorr kake tenadol nayiolou kake mata eng'eno wenkariyiano enatoki ening'uaa na kainyio enyorr

Ore ina sukuul naa sukuul, enkop e moi kuape. Naa ore ejing nkera naa emashini nalimu ajo etijing'ua enkerai neipang'a. Pee etumi atoor nkera olpurisho, tenkaraki empurrore natasapuka tina kop tina kop e sukuul e western.

abari ino kaji enkarna joela nayewuo aparan intaea ainguaa emurua naje nayewuo aparan intae ayoeu nashum iroiyiani ebenki, kainyioo kiutakiki naas, naa kanyioo enarikino naata pee ashum iropiyiani aainei tenkaraki biashara ai .

Ore ena naa eramatare enkampuni e safaricom nataa ene dupoto tolosho le kenya neme tolosho le kenya ake toloshon te siai naji transaction aitayu iropiyiani nipik ,nishum sii niduaaya too nkoitoi pookin najingunyie impisai onaaipangie niyiolou ilapurok oloimie impisai ineishia.

Ore ena naa headquarters enkisiayiare naji ene SHA naitasheki biotisho oo iltung`anak le Kenya. Nai register i olmarei pookin nipik irropiyiani to rrekie le laata naishoruaki pee etum aitasheki iltung`anak te biotisho. Hoo te neata ng`olikinot kumok kake enkoitoi e biotisho eitasheki.

Enadol ena siai nadamu egelare o losho le Kenya natijing'a ororei sapuk. Enkata pookin eilepilepi neji mesipa egelare nategelekishoteki aagelu ilarikok le Kenya eisul erikore o rais. O larrabali oojo maipang'u eimu ina kias nagirai aalaikino aajo kaji ikununo kesipa enaa mesipa. Etipika olkesi kotini nenyoraa ilkesin te nkae Kata aajo mesipa nejo te nkae Kata kesipa.

K.B.C, co-operative bank, Equity o nkulie nitu aipot naiselekino irropiyiani te nkiti laakinoto.

Ore benki sapuk tosupuko lang' naa equity bank natumoi te kopang enaa ebenki nikitaaniki ninkitumia nikitaramarishore o Kcb benki esirkali.

Ebayioki oshi ake eiteng'eni iltung'anak imoyiaritin neutakini enaiko pee errip ate te moyian e biitia o eno olbae o nkulie kumok. Naidim anoto oltung'ani to rrekie lemeeta eyiolounoto menoto eyiolounoto. Kake metii eretoto nanoto kulo tung'anak te murima.

Irropiyiani kutik oleng edung e benki tenintayu e Mpesa apik e benki. Irropiyiani kutik terisioroto oo ropiyiani nipikita. kake eeta ake erubata nadung esiana oo ropiyiani nitipika.

Ore AMREF naa olturr oitasheki biotisho, niing'or neduaya eramatare e biotisho naijo emuratare onntoyie. Neitegen iltung'anak nkoitoi e biotisho newutaki pee etum aateseriana iltung'anak enkishui enye tiabori enkolong. Ore olturr le red cross naa olturr ele oota dupoto. Oretu iltung'anak tenkata enyamali naijo oloirrab le nkare, naijo enenkinosata e nkima nanya enkop arashu imasaa neretu aashukoki erubata enena masaa naiminie.

Pee abaiki olng'osila le mbenki natonyorayie ene equity arashu ene KCB arashu ene cooperative bank. Naikilikuanisho aikilikuanu eutaroto o enkariyiano. Enaiko pee apik mpisai enaiko pee abol o napik mpisai, o niko pee aisaidia mpisai natipika o mpisai naapiki enaa dupoto e nena pisai ainei tiatua e benki.

Enkaraki nitegeni iltung'anak neyiolou enkariyiano o eniko pee ibooyo imoyiaritin. aayier enkare nebak nepik nchooi ingang'itie pee mitoki aidapashaa olchafu nisuji nkaik nepising'i n'daiki. Pee meeku contaminated too ng'uesi naijo ilojong'ak. Naa ore pee ikoni neijia neyau ina esidano too Muruan.

Ore irropiyiani nashum te benki naa kapik ayiolo esiana. Naishori e receipt ayiolo esiana e nena natushuma. Naing'uraa too rishat o too rishat, aing'uraa entoki naji statement nadol tenaa ketadoitie nadol tenaa ketoponari nayiolou ajo kaji egira aikunari eramatare oo mpisai ainei te benki.

Woore entoki nayieuni niata tembenki naa piata enkipande, niata sii mpisai, nishum esiana oompisai nabaana eniata wewutaroto nikinjori niilo dukuya ilo oitasheiki eramatare ina benki

Ijing nitum dupoto nitumore Ilchoreta kumok nitum enkariyiano we eramatare, enoonkishu nitum sii erishata nishumie naduoo masaa amu mookure enaa ninonok etaa noltunganak kumok neimu dupoto ino isidan.ne wueji ebulu entokiting aa masaa neaku ropiyiani sidan.

Aliki ajoki ing'oru irropiyiani te nanu, tenetaa maata naliki ajoki pee ing'oru irropiyiani naadumuni ashu naisilenuni. Naidim anoto te nkoitoi nalelek nepik nkuti pisai e faida. Nelo ninye aitaunyie irropiyiani kumok. Ing'orr neramat neduaya nejil irropiyiani ajo nnesile naitaki ninye dupoto nelaaki esile nelaaki faida nena ropiyiani.

Aidim atejo ore ol mtandao egira aing'or nesipu neduaya eramatare oo iltung'anak le Kenya. Neasita embae sidai ibalie lelo oasita ntokitin torrok too nkisudorot. Neibalieki netumi aawaita kotini nepuoi aasuj isipat pee etumokini aatorrip eramatare o masaa olosho.

Etaa ilturruri Ile dupoto oleng too ilbiasharani kutitik ishorita mpisai naasie biashara. Aa ore entoki nayieu naa pee ibung'a iltung'anak itodolu ajo olturr ele, neeta olkiti shumati lenye ogira aasishore. Nedol ilturruri o nkampunini pee etum aatoponai tenkaraki enyuata enye.

Pee itururo niguana neeku lendamunoto nabo ikilikuanu iltururi sapukin otushuma mpisai peetum aishoii tosilen aishoo lelo biasharani kutiti neretu lelo oota enkipirta netii naboisho atua, netaa nduat naketuum mpisai naishori

Eee adool ewueji naitasheiki e sipitali naishooyo ilkigeroot oripoti olkeek apa latang'amuaa nalimu enaikunayiee te report naishori ilkuliee keek enaibelekenyakini lelo kulie laata

Naitaakuno enaa kamuoi kaaya elukunya naaya enkoshoke ewaki sipitali kaji etii sipitali. Nalo sipitali naariki arashu aanapi nayiolou enetii sipitali enaa kaayatai enaa kara oltamuoyiai.

Png'orr olmanyara neramat nengadie olchafu, aing'orr ate nepaash intokiting' naata olchafu petuum anoto biotisho, ayieer inkariak ,nebaak inkariak neitumiaa inaare sidai nabaa nana rikino oltungani

Egirai arare aing'or enkibelekenyata oloing'ang'e o eramatare oo nkishu kumok, peitai kutii, oloirag le nkare, pee elami wuejitin naimia enkare, neing'ori inkujit aajur ajo kaa kibelekenyata eawua oloing'ang'e, pee etumokini ataramat oloing'ang'e pee eyolouni eneikuni pee, emokuni maisha ena rishata.

kamuoi ewaki sipitali, kaata orkirobi, kaaya elukunya, kairokita ,kaaya orgoo. kaji etii sipitali. kayieu nayae sipitali, oldakitari kaaya elukunya, kaya orgo, kairokita nemanya edaa esidai.

Haaai! oldakitari kamuoi, kaaya eleukunya, kairrrogita, kaaya orgoo kamuoi. Ee kaisho olchani iinciu tanakata amu kaata olchani lorgoo olchani lo oloirobi naa akaisho tanakata naa ainchiu nilo aang', tanakata.

Aisapuk enkaruoisho tolosho le Kenya enaa enalio illaruok egira aitanyamal iltung'anak eisulaki tolmanie le Mombasa, o nkuapi naarishita orkulie oshon eisapuk ina arruosho oleng.

eimaitie nyamalitin kumok oleng ing'oru isiatinin. kulikae, nejokini pee elak impisai pee etum isiatin, anaa mishori terisioroto enkisuma. neeku iropiyiani ing'orunyeki, pee etum oltungani anoto esiai, ore ena naa corruption we siiai erupare olosho. torono oleng nayieu nigori neduari pee eye.

Ore ena naa embae torrono o lairrab le nkare ogira iltung'anak aanapakino aiid too garin, too nkejek, nepik enkishui enye 'bata. Naa sidai ninye ena amu enchan enkai natasha too rishat enyenak nedamu enkop te enkare. Kake keyieu niing'or iltung'anak eseriani enye eimu oloirrab le enkare.

Kayieu nashumu sukuul naisuma, aisumare ena toki e media o news natum enkariyiano. Pee atum atolikioi ilomon ilomon le nkitesheni ololoing'ang'e aimaki m'baa naasipa nadolita o natoning'o, o nemesipa aishooyo olkilikuai pee etumi aategel

dakitari aing'iala ng'ole olang'ole shani. ore olang'ole shani likinchoo aitanyamala. naitalo enkoshoke, anyaaka aitotir elukunya oleng. aitanyamala osesen pookin. ore olchani lorkirobi. mme ninye ng'ole kinchoo, aaitanayamala.

Ore ena naa iltung`anak ootoni aing`orisho. Ebaiki naa keeta en`dala nagira aaduaya naa keeta tipat amu kitobirr iltung`anak in`damunot neyiolou sii nkishoorot oo iltung`anak.

Ore imbaa oo ilturruri kutitik le murua ai oshumie irropiyiani pee etum aataret iltung'anak kutitik, naa pee eshumie entoki naji home bank. Nepik inkishu, nepik irropiyiani, iloroi, pee itubulu pee etum aataretie lelo kutitik o lelo oomena neiturruro ayau olbene obo pee etum aataret ilo tung'ani omena.

Ore ele naa olarikoni obo apa te Kenya otii enkopis newoshito esimu enkaina irorie irkituak eomonisho, alimu intokitin naayeu olosho le Kenya neiro etonita airorie enkop naado, netum irkiliku sidain etonita eimu esimu.

Ore enaa naa esiai naasitai neijo emirishoi naang'rai ashaikino neyeua likai iltung'ani neng'rai aitangaas. Orashoo olbaarunye lenkias ayeuni netang'aasi pee eyelou iltung'anak pooki.

Ore ena naa emoyian yoloti enaa ebola, egirai aimaki emoyian toronok oleng' nashurtakino iltung'anak teneboita epoito airiamari tenkoitoi, arasu tenejing' engari nabo eeng'akino entooma o nkumeshin naa ing'ua ina moyian enkop oloibor naa yoloti enaa emoyian torono.

Ore ena naa operationi ooltung'anak ebaiki oiturraitie enkishui oogira iladuo aarrok leseriani tenebo olaing'urak le entim, oo ng'uesin entim aing'uraa nelelek aa iltung'anak oonoto ajali too ng'uesi entim egirai aaya arashu ai okoa arashu ormaiti.

Ore ana eramaratere temurua ang' ontamoyaa health care, naijo naduung'i empalai ya SHA. Nejirai airejesitaa najirai aduung' toonyaritaa amu etoduaki ajo keeta tipaat, naa kera sii kiibierisho oltung'ani te isipitali.

ee kadamu enkolong' natasa wore ena naa enkiteng'enare naiteng'eni iltunganak mbaa napoito dukuya nebiotisho arashu noramatie lolmanyara arashu oramatie netaa tipat amu olkilikuai oishori pengenu iltunganak sensitization

Ore ena naa nkera naisuma te darasa. ebaiki naa orrekie ng'ejuk egira aisumare le C.B.C. Oing'uraki nkera nkishoorot enye alang enapa naa edung'oti oo nkera ing'urakini nkishoorot enye. Negira Kuna kera aimaa Ena buku eshupakino oleng amu meeta enemedolita erishata enye e nkishui e n'duata enye the nkisuma.

Ore ena naa enkisuma nagira nkera aisuma. Naa ore enaa enalio nadolita naa ore kuna kera naa nkera e dini oo silamu. Egira aisum ina dini enye arashu isumitai te sukuul teina kop enye niaku nena kera nena naata iloshopie.

Ore enaa naa nasari nkerra natii ildarasaa ketii adalaa ntembaata edarasa. Naa kadaamu ng'ataa apaa natii ong'ata neesumaa tenaa nkerra ankutiti te darasa ang'ira adaala neng'irai eitubuluu elkwuak onairikino neyeloo neyelou lanyanare nees neyelou enkishoorere enye.

Pee nkilikuan ina toki nayieu ninteru ajurru iyie too nkoitoi e teknolojia aing'oru te internet. Eimu enkarna ina toki nayieu niyiolou enkinyiang'a o mpisai Ina toki pee iyiolou e sidano o ina ampuni. Pee iliki enasipa arashu mesipa ina natodua ninye niliki ina naasipa.

Ore intamunot aainei entoki nalotu naa sipitali enyamali nanoto oltung'ani ajali naa enkeju natigile oltukutuk otanang'ayie ashuu engari neeewuo ilo tung'ani aa oldakitari nebaiki naa ngo'otonye ina nayewuo abaiki negira orkitari autaki enaikunaka embaata oneikunono ilo tung'ani.

Pee ilo course amu ore ena naa kadol ajo ositima egira oltung'ani aitobirr wirering. Naa pee ilo Polytechnic alo aisumare pee kintaarriani niyiolou e wire natumokinore enkae. Niyiolou enaata enkima o nemeeta enkima pee itumoki aiturruro pee mikitum Ake enyamali amu ketii atua kuna wiyaii enyamali entoki naji shock.

Piinteny'en niutaaki enaiko tene etutum weyaii neyau nipiik, nepiik esola enkolok wejii etutume ngolok pee etuum ayau enkimaa atua ilbeetiri nenuak iltaai. Neutaki niliki ntepaa etuu esidanuu anatooki naji sola o stima pee etum aitowoang' emainisho enye na keyau ake serian elototo enye o ramatata enye te enkajii enye.

Oldaktari, kaure ele shani amu tenanya oshiake olchani lijo ele naa kaning' ajo kaiba osesen neeku ng'urakaki likai shani limbelekenyaki leme ele, amu kayiolo ele. Nchooki siake ilo shani amu kaure ele.

Olturrur le CEC, Health Centre oonkurman eibung'akino o AMREF eutaa iltung'anak neiteng'en batisho eina moyian, weneiko sii oltung'ani peerrip enkishu enye, aing'orr eidipa anoto peishori ilkeek oitasheyie ina sayiet meitoki adaari, neyiolou sii eneiko teneramatu nkera enyenak teina rishata eidipa anoto.

Eeh, awok oshi ilng'anayio le biotisho leijo ile deworming o vitamin A, aa iloitoki aitagol empukunoto natii atua osesen peetum ataasisho, nikincho enyorrata endaa.

Metii osupuko lang' nkoipisini e ODM, ore enetii naa Nairobi, noo Kiserian kake metii osupuko likitii yiok hoo tenetii wafuasi lenyenak, kake metii nkopisini osupuko lang'.

Dakitari supa, aayewuo aitembeanaki, ayewuo naaji aing'uraa enewueji enkopis tenkarake aata nayieu niking'uraa. Ayieu nikiimpim pee idol pressure ai eneba nikiimpim kulie moyiaritin ake paayiolou.

Kajo ake, eitu atumoki atang'amu ina simu amu kanyamal opa oleng' naa kaata opa iwuejitin, ntokitin nagira aimaa, nemayieu opa nairorie ainyalaki, najo paang'as adung' ena simu, paitoki ashukokino enkata naayiolo airorie esidai, peemainyalaki ororei.

Osupuko looljaluo eeta olkuak lenye, osihopo aishop ntokitin naijo indapan oontare, naijo munken, naijo ilkoroin, nerany, newosh ilgitai looldiraami, nerany neipid neeta ntokitin naijo iltualan toosiruaI lenye lemakeon. Olosho lolmaasai toomashoi enye, nijo noshi oolmurran naakusi, neasi ntokitin naitayu fidio ontokitin sidain olkuak naaliyio naashipakino olosho looloiborr.

Nchere paa airorie lelo lorkurroto loo ntekei, le nkopisi naishooyo empalai napuyieki yioloti enaa passport naishooyo eng`orr nkolongi airorie lelo oitasheki nena rishat naa kaing`uraki tinarishata aata iyeu entoki nayieu nalo aas tenkop naa ntekei naaya iltung`anak.

Ncheere pairori lelo leilkurorr le letegee e nkopisi naishooyo empalaa napoyeki eloti enaa passport naishooyo enyorr enkolongi airore lelo loitasheki nenia rishaat naa kaing'uraki tenia rishaata aata eiyeu ntoki nayeu naloo aas te nkop naa teegei naea iltung'anak.

Ore ninye neirony one hundred e safaricom negelu option enambai e isiet. Nepik inambai e nkitambulisho enye pee etum anoto PUK naisho safaricom.

Eeeh egira sirkali aitayiolo sukuulini arashu enkisuma e digital itumia nkera laptop o simui niteng`eni metayiolito enkoitoi e teknolojia pee etumoki aataramatie ate tena rishata ng`ejuk enkisuma e C.B.C.

Ore ena naa olduka le Naivas o supermarket otii mpukunot oo ntokitin pookin naayieu oltung`ani. Naa ishilaki kewon agelu nilotu alak netii screens naing`orr neduaya eramatare ilo duka.

Ore NHIF naa empalai e biotisho opa tenkae rishata eton eitu etumi SHA tenarishata, napiki ropiyiani nilak temusho olapa neitasheiki biotisho ino anaa oltung'ani oigero leserkali ilak temusho olapa. Naa keesisho kake tenitipika iropiyiani nikilaaki sipitali, kake tenemelaa metaa mee active nimikindim aitasheiki amu metii naa mpisai.

Eeeh paye kaata ina eng`eno naipirta ena kipirta. Ore ena naa enkipirta e simu intumia arashu laptop arashu tablet aasie isiaiti naayieuni e teknolojia aitumia internet.

Ore ena naa enkirriwarroto oo mpisai te nkoitoi e simu igira aing`or idipa aa taa igira airriwaa esiana oo mpisai niyieu. Nelotu enamba one najo itonyorayie nelotu eniare najo itu. Naa tenintobirayie nigelu enamba nabo najo atonyorayie naa tenitu nirony enamba najo eitu.

Adolita message oo mpisai nairriwayioki te nkoitoi e simu, enkampuni e safaricom naalimu enaa kitapong`oyioki. Neshuku oltung`ani nelikini aajoki keshukuni kuna tokitin te rishata naje. Neitodolu nena ropiyiani ajo enchata nairriwakaki oltung`ani lemeyieuni, kake etushukuo olopeny. Netoduaki aajo etang`amuaki arashu etang`amayie arashu etoomonishie ajo pee eshukuni.

Keimaa nyamalarin kumok ilbiasharani kutitik le m-pesa tenkop ang aa kutik iltung`anak oitayu mpisai naa kutik iloopik. Niaku imesapuk ina kisiayiare niaku, elelek metum oltung`ani dupoto nayieu apa ninye teina biashara enye natodua.

Eeeh ore enaas naa ore ake pee ayiolou ajo aitapong`oyie irropiyiani nairony e namba nabo enaa enaishoru safaricom naa tenirony enamba nabo niaku inkasola. Naa teneewa erishata nai forward enamba four five, three four five neshukunyie rropiyiani.

Nautaki ajoki pee i forward tenamba e three, four, five, neshukuni irropiyiani naitapong`oyie. Naa bora ake mei forward a nena ambai neng`amaa safaricom neshuku terishata oo saai naara ntomoni naapishana o are.

Osupuko le ngong oshula mpukunot pookin oo iltung`anak neas imbiasharani pookin tenebo nemetii enkaruoisho. Naa nkutukie naapaasha oo iltung`anak. Nelio enaa eseriani nabore naa ina pee etii iltung`anak aabuaita neiriamari loo nkutukie pookin netening`ote.

Kaliki ajoki pee etoni aanyu kake tenaa ketang`aitie duo lelo oitasheki empalai napuoyieki enaa passport. Naa teneitu najoki pee eng`amaa pee ipangaki amu ninche oipanga saparitin oo oltung`anak pookin oojing intekei.

Pee kiteng'eni nilo sukuul nikiteng'eni, nintoki alo ekisuma oldakitarini nekiutakini nikantaariani piitum ataa oldakitari lopik iltung'anak sindanoni lo moyiaritin lootai.

Ore ena naa esipata emuratare najito sirkali piiboori neme enoolewa kake enoosilal toltung'anak pookin tenkaraki naata enyamali ebiotisho ni hatarisha maisha oltung'ani ina siai ina kias telelo tung'anak oora silal.

Osokoni, osokoni lolduka loo naishi kayeiu nabol. Naa kaing`oru enetii iltung`anak naing`oru empalai naanyorriki matabolo pee matum ake entoki naitanyamal arashu naibooyo. Napik inaishi sidain neme noshi torrok e aramu kake nena sidai naategeluaki neing`urari netemi ajo meitanyamal eseriani oltung`ani.

Kairorie naliki biashara, ajoki eisidai naa kesipa teneas tele osho le Kenya. Kake mpaka pee eyata empalai e licence naisho metaasa biashara. Pee etumoki atalaa irropiyiani naitalaku sirkali terisioroto e sipata e katiba o losho le Kenya.

Ayaki autaki naliki ajoki etijing'a inkishu ole latia ai olokeri lai namayieu naa kaiba, kake ore amu mayieu nikiara namyieu nainyialaki ayaki ele kilikuai enaa olaing'urani le emurua ai piilo aitabaiki niliki ajoki etoduaki, netayioloki pee epal pee mitoki aigil.

Aiteng'en nautaki enaikununo apa tenkai kata imbaa oo enaikununo tina kata agira aiteng'en autaki inkibelekenyat naibelekenyate apa okuna nemeekure etii naa ijo enkirowuaj naewuo oleng' olarin pookin ootaa sarashi naa aijo imbaa kumok naalio toonkonyek oltung'ani.

ee pae, kiata enkiroroto ormaliui le nkerai aii, terisioroto enkisuma e tanakata, amu ore enkisuma tanakata naa enkisuma naisum ormalimui enkerai, neitoki airiwaki entoiwuoi pee epuo airo, nisuma pokira are, ore enkisuma e cbc enkerai, ormalimui, we ntoiwuoi. pee etum enkerai, atabaiki nilipu, enkisuma neyiolou enkishooroto.

Kadolita iltung'anak oirragita, ketiu enaa kenyamal lempukunoto oosamburr ashu ilorpokot, ashu ilolchamus aakajo kenyamal irragita enaa meeta iwuejitin naamanya enaa itanyamalita olameyu.

Kaiteng`en biotisho iltung`anak najoki pee mitoki aidapashaa oloirerio. Nebaiki ilarikok ajoki eidapashayie o lelatia oloirerio tembata oo uejitin naajikita iltung`anak pee eutakini neirorieki pee ing`orr biotisho pe mitoki aidapashaa oloirerio neing`uraa tenaa keas usafi. Amu ore usafi netii biotisho ore oloirerio nenapita imoyiaritin.

Kautaki enegira enkerai aikunari intokitin naagira atum o enyuata enkerai naliki ajoki tenetii ake ewueji nemeyiolo nemitodolu ajo meyiolo, kake keyiolo ikulie, naa ore ina nemeyiolo naa keyiolou egira oramalomui aibung'ie, nepik osilingi enkerai enye pee eyiolounajo keloita dukuya aisuma naa keeku oltung'ani letipat.

Pee autaki naitaariyian naliki enikoni teneiputi enaa arikoki olikae oata ina arriyiano oyiolo aiputa nena pala neyiolo lelo kililku pee atumoki atuutai pee eiputaki nena pala.

Ore entoki nalotu in`damunot ainei naa sipitali o ramatie le sipitali eing`orr biotisho neduaya biotisho o oltung`ani o nkoitoi naisho oltung`ani eramatare e biotisho naitululung biotisho enye o sesen lenye pee eaku bioto.

airorie naitanap, pee elo sipitali, nipimi, neingurari, teneitu ake etum imoyiaitin, naashurtakini, iltunganak teina boita. ewueji neingurarieki, naisho irkeek, narik meishori irkeek oibooyu, laijo loibooyo imoyiaritin, naashurtakinoi.

Emoyian nijo ene TB,na ore TB na kirrogi, neeta nkanyarat osarge, kake emoyian nabaayu. Na keutakini iltung'anak niteng'eni, eh epuo sipitali ang'amu irkeek.

Eisapuk ena siai e unore oo ilkiek tenkop ang. Naa ore eunoto olchani naa keeta tipat oleng amu kitobirr olmanyara neyau enchan, neyau enkijape sidai, nishoru oloip. Niaku ore ina ilo manyara kenare too nkonyek oltung`ani.

Enetipat ena baye tenisuja oltung'ani aitayu olchafu, amu ore olchafu naa aitorrono naa tenisuja oltung'ani egora aitashoki biotisho enye, hoo tenaa meisujareki orkeju amu kenap ilchafui kumok nelo aitaasurr iltung'anak.

Adolita enkaji, oo nkomputani, o kabat, oltung'ani otii atua ina aji, o nkulie tokitin kumok. Naa ore ele tung'ani, ajo egira aasishore e komputa egira aing'or, neduaya ntokitin teonline.